Ore miradini esirkali nayau enkisambuare sidai tiatua lairemok, naa nijo enkitobirata oltinkai amu eeku etumi enkare naitookie idaikin, irbaribarani tenesidanu, osii enkisuma naa olopisaani lesirkali atua lairemok.

Ore erubata empira, naa kenetipat ata tiatua nkang'itie amu tenebulu enkerai torkuak lenkiguran empira, naa keidim terishata etaa botor, kidim aeu anoto ewueji nejing tontimi sapukin, neeku elotu atum entoki naa ninye i tegemea temaisha enye anaa elaata oropiyiani tentim naiguranaki oltung'ani, naa ketaa kidim ina aitasheki irmareita.

Ore inkibelekenyat nayieu nadol peyie isho serkali ilaramatak naa intokitin nijio ore enedukuya nentoki nijio teneshetakini ilaramatak isukulini naa pisumie inkera enye petum sinche atabaiki inkiwankoni eshumata tenkisuma anaa kulie oreren ore sii enkae enkae kibelekenyata naa tenitobirakini ilaramatak irbaribarani oitumia tiatua eramatare enye aaya intokiting enye iwuejitin nepaasha ore enkae toki kibelekenyata etipat tiatua eramatare naa nkariak teneetae ore enkare nenkishui tiatua enkishui oltung'ani neeku nena kibelekenyat ayieu nadol ishorita sirkali ilaramatak.

Ore edamunoto ai tebiashara namiri smokies, naa entoki etipat oleng tiatua maisha oltung'ani amu, idim ataa ilo aitobir nena smokies, naa te garama nalelek, nilotu amir nena smokies tebei eshumata, nilo adol ajo igira atum taa taata faida, naanye naa nikincho dima taasa ntokiting napaasha, mpaka neba enaa nintoki aitalala ina biashara ino.

Ashipakino tukul irpaek oopejo naa kemelok oleng naa ore eninko peyie ipejoki kewon orpaeki intau ake orpaeki tolchamba nintau nkinyat akinyu nkinyat torpaeki Ore ake peeku indipa atikinya ninteleiki esekengei oonkuk nairwua nincho naa metapejoyu mpaka neeku ekejo irpaek kiroku kake enkiti rokan sidai naa endaa namelok irpaek oopejo naleng.

Ore eninko pee inyorraa esiai enkardasi naasishoreki tormutandao naa iindim naake atadua ajo ore ena ardasi naa keeta matejo ore signature natii ena ardasi ashu sign natii ena ardasi naa ene institution nayioloi neeku iindim ataduo ajo ore orstamp naa enayioloi neeku iindim atayiolio

Ore ilturrur lenkiremore naa embaye etipat oleng tiatua olosho naa ore eninko pintumìa mikitareto nena sheriani olturruri naa incho ake ena toki nengas ilturruri linyi vile najokini ntae maitau emuchango naje emataas ena nisuj anyok asuj nena oitoi Ore itonita openy makeon nijo aas nena oitoi openy naa kisaidia enaa olturrur matejo lenkiremore olchambai tenaa eunoto olnyanya tenaa eunoto orpaek ninyok asuj nena oitoi nilo siyie aton tenkang' ino openy ashu tewuoi ino openy naa aidim ake atusuja nena oitoi ompaka nintau irpaek ompaka nintau ilnyanya letaa eyayu osokoni naa ore tina oitoi nikisaidia nena sheriani neeku entoki nijo mpisai n

Ore edamunoto ai tenkaraki entasat naji enaisujisho, nemadol nanu enaa kegira aas esiai etipat tiatua maisha enye amu, ore esiai enkisujare, naa esiai oropiyiani kunyi oleng, nesiai nagol, nesiai nai naata naidim ataa kincho tanaurayu itu ias intokiting inonok kumok, netik nkulie oitoi naata faida saidi nidim inye aitumia peyie itum impisai kumok inye nai alang'u kuna enkisujare. Ore esia nijo nyang'u nye oltung'ani enkuku nabo, nilo ake duo aramat are, nincho metoyu irmosor, ore peyie edanyu ni fuga nena kuti are uni mpaka zikuwe mingi, nimooki amir irmosor linonok nimir inkashuin, nimir inkukui botorok ilchogooni, naa idim anoto ta taata mapato sidan, alang'u teniton ake duo alo esiai enkisujare nagol nejia.

Ore musaada nagira ang'amu tesirkali nememusaada empukunoto napaashari musaada ake enoshi ekawaida amu inepu ajo musaada endaa enoshi kata toonkatitin olameyu natagolo maisha nadamu ishorita sirkali iltung'anak musaada nijio endaa Ore musaada nikigira ang'amu naa musaada nijio enoombukui tesukuul enaa enoshi ake naa nijia ake etiu toonkuapi pookin musaada nijio enorbaribarani enoonkariak neeku metii musaada empukunoto napaashari nagira ang'amu te sirkali.

Ore indamunot ainei tenkaraki enkampuni ositima, intokiting naifaa peas tenkaraki erripoto ontokiting nijo transformer tempurrore, naa kidim nai enkampuni ositima ataa ore ewueji nepiki entoki nijo transformer, nepiki ewueji netaaniki inkang'itie peyie etum ataa miitieu ilapurrok nai atijing duo atupurroi tosaan pookin akeyie edama ashu nenkewarie, arashu enkalo wojiting nemanyai amu ore ewoji nemanyai naa kegol naa pepurroo iltung'anak intokiting. Kake tenepiki wuejiting nijo nalakwaniki inkang'itie, nalakwaniki emanyisho oltung'anak, na kidim naa empurrore ataa sapuk.

Ore endamunoto aai ipirta eniko irpolisi enerikoo maandamano tolosho lang' neme embaye etipat amu amu adol enaa keng'orr irpolisi iltung'anak irisasini neibukuri osarge lol tung'anak neye oltung'ani lijio laa ninye naai egirai aitegemea tormarei matejo tanakata laa ninye ake eeta mpapa lenye neng'ori te maandamano torrono ina siai orpolisi amu keeku naa egira ayau enkidopa tiatua irmareita lang' naa entoki embaye ina torrono oleng kifaa ake paa ore irpolisi nerikoo maandamano tenkoitoi eseriani nemitoki aangorr iltung'anak toorisasini.

Embae etipat oleng tenibung' serikali inkera oormareita lemeta enemanya nisho enkisuma. Aa teneya inkera nemeeta intoiwuo, neyai inoshi wuejitin naaji children's home nepwoi aisho enkerai mahitaji enye e kawaida nijo inkilani, endaa, enkisuma, peetum siininche lelo mareita aatabaiki erorwata nagira kulie tung'anak kulie aabaiki peyie etum ailepunye enkishui enye nemitoki aalioyu ajo meeta enemanya naakepwonu nena kera aitagol ninche neeku keeta eneidim aatipik ate te maisha e dukuya ashu toonkolong'i e dukuya naagira apwonu naa inetipat tiatwa enkishui enye pookin.

Ore esidano e nkampuni e Uber tolosho le Kenya naa enetipat oleng tiatwa olosho amu eng'as aitelelek esiai e usafiri aa ore taa tenkaraki matejo etaa iltung'anak kumok neeku meishaa ingarrin iltung'anak matejo mekintegemea pookin inisani, mekintegemea irbasi kake akegira aitalala enkoitoi e atwa usafiri enaa aa ore Uber naa iltung'anak laa teniwoshoki esimu nebau oltung'ani haraka haraka inewueji duo niyieu. Neeku egira aailepunye esiai naa sidai e siai enye naleng amu eng'as ninye aaku ing'urr isaai naleng naa iltung'anak sii lemegol duo nauli enye piilak neeku ore esiai enkampuni e Uber naa esiai sidai tiatwa olosho

Ore Kilimall naa enkampuni natii Kenya aa ore Kilimall naa enkampuni naasieki shopping ashu naasieki enkinyang'are oo ntokiting te online ashu te mtandao naa aindim ake atalaa entoki ino anaa enitadua te mtandao matejo enaa tenakata eninyang'u orbene arashu inkilani arshu inamuka, nainyang'u ake tormutandao nekiyakini ompaka ewuei nitejo ninye itaaniki arashu ninye ilo ayaunye taa taata entoki ino ninyang'wa. Naa ore Kilimall naa enkampuni nagira airaisisha esiai oleng tiatwa olosho. Amu mee lazima nilo mpaka ewueji naaji nemirieki entoki. Iindim ake ainyang'u online arashu te mtandao neeku ailo ake ayau tenidip atabau

Ore esiai orais tolosho le Kenya naa pee erikoo ake iloopeny olosho arashu iltunganak oomanya atua olosho 😅 arikoo tenkoitoi eseriani ashu esupatisho naidim naai iltunganak aatabaiki malengo arashu induat enye tiatua olosho metii enchangarr arashu metii enara atua ashu metii akeyie inyamalitin ompukunot pookin neeku ore esiai orais sapuk naa pee erikoo iltunganak pee esuji neramat enkop telulungata enaa orkitok naa lenkop.

Ore nguesi naanya nkulie naa keret enkishui oonkulie nguesi pookin enaa nguesi nijio orngatuny arashu olowuaru naa kenya kuna kulie nguesi nadaare ninche nkujit naanya irkeek neeku kiidim aipungusa ina idadi oonena nguesi naanya nkujit orkeek nijio nkoiliin nijio iloitokoshi peyie mitoki naa sininche aishu nkujit tenkop nemitoki irkeek aishari metaa olameyu enkop naa ore siinche nena nguesi naa kuti idadi enye tiatua iseroii naa kumok kuna nadaare nkujit neeeku tenenya nkulie naa ore siinche kunda nitoki aaku kipungua enkinosare oonkujit neramata enkop naa musima.

Ore pee eyioloi sipitali e Kenyatta aa nabo oosipitalini sidan teele osho naa tenkaraki naata embaare nasipa naa ninye nataretuo iltunganak kumok tiatua imoyiaritin torrok, imoyiaritin naayioloi aajo Kerr iltunganak imoyiaritin naayioloi aajo keya iltunganak kake ore ena sipitali nishooyie embaata naitishipa iltunganak notosha iltunganak amu kishiu oltung'ani at eeta emoyian torrono arashu emoi naleng tenkaraki naa keeta ildakitarini loisumate ildakitarini ooyiolo esiai ildakitarini oota mbarakinot kumok ildakitarini ooyiolo enkoitoi nabakie iltunganak enaa enaishiaa neeku ibala ajo ore ina sipitali kiigerr ildakitarini oosipa naa ina pee etumito iltunganak matibabu naishiaa neeku ina naitaa sipitali eyioloi tiatua olosho.

Ore eniko emurua e Somali pee ees pookin baye aa esiai onguesi naa tenebo onena enye eramatare naa keramat eramatare enye ntokitin nijio nkomiani ntokitin nijio nkishu arashu ntare keramat ake aikara aapik efence tiatua ilchambai lenye ning'uaa irkulie seroi odaare nguesi inoshi eangata naanya nkulie onena kulie nguesi pookin Enkai naa kiidim ake aataramat pookin tenebo aa kake ore naa sii pee enya kunda nguesi osero kuna ramatare oosomali naa kiingilia sirkali kati neramataki lelo tung'anak imali enye pee mitoki aibukori naa pesho naa ore sii Nena nguesi naanya nkulie naa kikarraro toofenci nemeyiolo aimu aatadoiki eramatare.

Ore nguesi naatii olosho le Garissa naa egira iloopeny olosho aatumie faida aa ore nena nguesi naa eneponu ilashumba aing'orr ashu iloshi tung'anak ooji tourists neyau iropiyiani nishori iloopeny emurua nitumiaa nena pisaai aaret emurua aaramatie emurua pooki netumi eramatare netumi iropiyiani naaramatieki maisha nepuo nkera sukuulini nisumaai niendelea aapuo dukuya neeku ore teina nipungusai esiai enarare onguesi esuju ina faida naa natumieki Nena nguesi neeeku keramati, kepiki ifenci pee motoki naa aatum enepudakino olaramatak arashu oontokitin ooleleo tung'anak oopeny emurua.

Ore naibelekenyat oloing'ang'e naabayieki naa keyaua enchan sapuk atua olosho nitaa sapuk oldakei loonkishu etubulutua nkujit etaa olari osero enkop notoki sii aaku etaa kumok nkariak naagira irmaasae aitumia notoki naa sii aaku ore enkibelekenyata naabayieki netaa enkop tim, iding'e enkop naleng tenkaraki enchan oonkaitubulu natubulutua pee etum enkare.

Ore eninko peyie imbangu tiaji nilo esiai arashu osupuko naa idumunye ake tenkakenya enoshi kata tedekenya egira enanyokie amanaa nidumunye taa ore entoki edukuya ning'as aas naa Inga's ninye aomon ore pee imbangu tine nijing' taata esiai enkisuja nilo ang'as aituku osesen ore pee iindip nibelekeny nkilani nimpangu naa taata aaim enkoitoi alo esiai tenaa engarri iata nireu tenaa oltukutuk ore paa toonkejek nilo ake sii naa aloloo toonkejek mpaka neba enaa nibaya esiai toorishat naishiakinore.

Ore ilarewan looltukutuki naa iidim oltung'ani anoto mpisaai nijio mia tano mpaka enchata tenkolong' netum sii mpaka nkejek are tenkolong' natii esiai sidai ore naa sii mpisaai naatumi tina oitoi naa kitumia oltung'ani ayakinyie nkera enyenak enkurma neramatie enkang' enye enaa naa epoito nkolong'i enaa ake amu nakata naa sii iendeleza oltung'ani maisha enye neeku mpisaai etipat nena oleng' naa kiidim oltung'ani aisumie ninye nkera enyenak niidim ataasie nkulie biasharani nijio enkurma ninyiang'akinyie nkera nkilani neeku enetipat oleng' mpisaai naasuni ingua enkoitoi erewata oltukutuki tiatua maisha oltung'ani.

Ore engilata ooncheriani endaa namiri naa keyau imbaa nemenarikino arashu nitu duo intarajia atua mipangilio inonok naa aaku itigila sheria aimu enkoitoi nimishiaa ina daa neleleku eeku ore tebiashara nilo asara amu ore nena daiki nishomo aimie enkoitoi nemishiaa neyau naa asara enaa tanakata aaku imiru impisaai ningirara apa aitarajia nilo ainepu enaa kelelek Iko ina siai nikeno biashara ino meekure eeta entoki niasita tenkaraki engilata ooncheriani, neeku torrono engilata esheria tiatua biashara oondaiki naamiri.

Ore eyiarare orkeek naa entoki naishiaa pee eyiolou olayioni neyiolou entito arashu ilayiok ontoyie sidai eyiarare orkeek amu ore tenkata engoloto nijio matejo etudung'e orgas lingira aitumia naa kiidim eyiarare orkeek aisaidia pee itum endaa ninya, matejo tenkaraki naa iyiolo ateyierisho aitumia irkeek ore sii irkeek naa entoki naa Enkai ake nitabirua nebulu oopeny neeku egol oleng' pee inepu eji iting'o irkeek ooyierishoreki meekure eetae neeku entoki natumoyu toorishat pookin naa kisaidia sii teyiarare endaa nemeeta olchafu oidim naai aitau teneyierishoi anaa iloshi torrok oitauni toonkiwandani enaa aitobirr ntokitin naapaasha.

Ore inkarn naayioloi oleng' oontoyie tiatua emurua natii nanu naa Nenkai, Nempiris, Naserian Nosim, Sanaipei, Sayiaton ore inoolayiok naa Lenkai, Loserian, Leboo, Lonana oo Tipanko neeku nena nkarn oolayiok ontoyie naayioloi oleng' tiatua emurua namanya.